Gino mawuoy ni otingo en alot kendo inyalo rite mondo kik okethre e yore ma opogore opogore. Achiel inyalo kane e aluora mangich maonge kod liet mangeny mondo kik oner ma aito okethre. Ariyo inyal kane e gima otingo pi kata inyal tweye gi lao moro mangich tiolo pii kuome mondo omed bedo mangich kendo ma nyaa. Adek en ni inyalo tii kode piyo piyo kata ok kane e thuolo mangeny nikech ka okane thuolo mangeny to nyalo miyo okethotre ka kinde ne pok oromo koro ber mondo ngato tii kode piyo piyo mondo kik onyal kethore kata kik onyal bedo maonge gi kod ndhandhu e wakati ma odak kuom muda mangeny

Gini inyalo rit mondo kik kethre e yore mangeny. Achiel inyal kane kama okwe maonge kod much mach kata mana chieng marieny mondo mi gibed kod ngima maber. Ariyo be en ni inyal ketgi e sanduke ma tin matin mondo mi kik ginyosre kata gibanjre gibanjre mi githichre. Adek inyalo ketgi kamoro mabende chalo gima otimo pii to ok pii ahinya mondo giyud ngich moro mamiyo koro ok giner ahinya kata gilok sura to gibedo gi sura maber ma ginyalo dak kuom kinde ma buora matin. Inyalo bende ketgi e gunia moko moket matindo tindo mondo kik ginyal tow.

Chiemo ni inyalo cham e yoo machalo kama : nyaka ibed kod kijiko moro mar ma michuoye go ma dhoge okegore okegore manyalo chuoye kod pala moro matin ming'ade go, inyalo ng'ado go ring'o mag gweno no ing'ado kama to kiseng'ado tinyalo yudo kakichuoyo matin tichame .Kama chalo kaka machunga inyalo mana kwanya kwanya kod lweti tigolo pote maoko tichamo iye nikech mit ahinya. Kaka mamalo mamit marachere gi inyalo chuoyo achuoya kod kijiko tibayabaya e duondi nikech gimit ahinya to bende unya inyalo ng'wenye .Kaka tiyo kod pala gi kijiko nyalo bagi , tinyalo ng'wenye kod lweti kiselogo maler ting'wenye matin tisoye dhogi ing'wenye matin tikwanyo moko bende isoyasoya e dhogi to en chiemo mamit ahinya.